Ore eneikunari esiai esiai nijo ena temuruang' naa, eh keishori tenakata for example matejo oltung'ani kompyuta enye nelo naa aiteru aas mafundisho enye openy neibung' neliki neliki neliki nelikini vile enaikuna ore peeidip nelotu naa neyiolou ataasa ina.

Ore paa enetipat ena siai naa, ore tenakata kulo sikarini ootini tene naa ninche ooibooyo olosho tialo enkolong' olarrabal naa ore sii neeta ncheriani taata naidim aiboikie iltung'anak loojo kipwonu aarisho tolosho le Kenya

Ore endamunoto nadamu tenadol ena siai naa adolita ajo sipitali ena adolita iltamuoyia nadolita ildakitarini ishorita ninje olmabarishoi lembaare tena sipitali tene wueji

Ajo ore intokitin nadolita tene naa adolita inkera aare, etito we enkayioni. Nadolita olchani otii ninche abori olchani ah oloip. Nadolita sii enkerai nabo ajo ketaruesh tene wueji etii olorika ena toki oshi ena gaari enye oltunganak taruesh.

Kadamu naa ore sababu nataasie ena siai naa atuuno olchamba naun imbuka paatumoki atimira paatum siinanun enkoti toki ore sii eleshamba naa kitoti olmarei lai tenebo wo ngera ainei

Ore engeno arashuu imbaa niyeu piyaas ena siai naa eyeu naji nishomo aisumare ena siayi eee computer oree sii enkae niyeu ng'eno naagum tialo oltungani osimare ena siai ee computer neeku ore enaa siai naa keji ene computer

Oree entoki nagiraa aasa tene naa adolita inkera naagira aisuma ore ena kisuma ekuna kera naa ene computer nadolita sii inkulie mashinini naibung'ita kulie kera nemee computer tembata ake kuna computani naagira kuna kera aitumia neeku ore entoki naasita kuna kera naa computer

Ore emaana ena kipirta to nkiasin ekila enkolong naa ,ore kuna tokitin naamiritae ebiashara naa keeta naa ninche lolbene loo iropiyiani te ekila enkolong naa mbiashara ana naidim nai nikiboloki siatini kuumok tialo imaisha ino.

Ore paa enetipat enabae tenkop ang naa ore ena toki, ore kuna wayai naa inositima. Ore eele sitima neeta ninye enkima sapuk neeta ntokitin naaji tokens naalakieki naa keidim naaji enakima neimu iseroi nelotu omeyeu enkang ino

Ore ,oree indamunoto tenadol ena siai naa adamu nanu ajo ore ena imashini naa te nkanisa eitumiyai naii aisisie enkai. Ore aii ena imashini naa ketumi teweji nejo isutudio, teweji nilo iltungani aitunye osunkolio lino nai ligira aisisie enkai.